Ore enikunari ena siai te murua ang' naa njere impimu kore piindip oltung'ani atelepu kule te nkiteng', nimpimu naake kiasi e kule naaba naa niyeu naa nintotiyie olashe, nipik ina kiasi e kule atua ilo ina beshen duo ninjoie olashe kule, kiasi e kule naa nidol ajo kitaraposh, nemitupukoo olashe. Paa paa iriki orkimojino lino enkolong' e dukuya enkutuk olashe neeku nintadooyio enkaina ometaki enaduo beshen nitipika naduo ale. Ore pias neija nintayu orkimojino lino tiatua enkutuk olashe indipa aitadoiki ,idipa enkutuk olashe atijing'a atadoki enaduo beshen niteru awok nena kule. Ore piiteru awok enkolong' e dukuya nemoku niendelea ina siai a neja ake ometamoo olashe o metayolo openy aiteru awok.

Ore eninko piintobir ena siai ena daa naa njere, ing'as naake ayer irpaek a irpaek naa leton e enchiwa. Ore piindip aitokitokie ninje, ninjo ninje meoto pii, ore piidip aoto nintoki taa aing'oru nkwashen nigwet ninje, ore piigwet inkwashen, niyer nena kwashen eboita oladuo paek aiko taa inkaranka. Ore pii inkarank ore egira ayera, eti entoki nindim aitobirie ena nanyori aaji ashu mbenek ormalenge ashu ankulie ake enkae abila ake o mbuka naitobirunyieki taake ina kum. Ore peeku idipa aoto, inaduo paek o o nkwashen, ning'olng'ol ninje ning'um metushulata ning'um niinje metushulata, paae intoki apik enaduo toki nanyori eyiara sininye pae inkum muj, o metushulata ning'um egira ake ayara. Ore taa tine keeku ina daa enkum.

Ore paa ene tipat ena baye tenkop ang' naa njere, ore ena naa enkoitoi nabo niindim atipikaki oltanki lino security aa pee mepurori te leleki. Ore eniare naa njere, ore ele tanki oika tee lotiikaki oleng' naa indim ni supply enkare a nireu enkare o iwotin neelakua aidim aiserva iltung'anak e wuejitin neelakua amu ore naa ina are eika telakuani neija naake eeku keeta pressure, niidim ashomoyie a nkilomitani naikash a tenkaraki ina pressure nalotunye aduo teshuma aiteru te shumata , netum naa aipusha ina are pee elo. Naa njere ore siinye ina are naa muhimu naa amu idim neeku naitookieki mali aa masaa, indim sii ataasie mambo na isiatin naijo ne nkiremore, nitumiai naa sininye to nkang'itie enaa ewoki o eyerishoreki, neeku ene muhimu ena enaa ena baye.

Ore pee enetipat pee iyas ena baye naa njere ore kuna naa ntare nindim aifuga ninje, aaku indim neeku indim nintaa ine biashara aku indim neeku ning'ira aifuga, elelek aa ipikita enee mpeku pee kiponunui ainyang'ie iyie, indim nai peeku enkang' ino, indim nai nifugaa aaku ine farm, ntare e mpeku neeku ing'ira iyie amir enaa ine mpeku. Indim siinje nifuga aa masaa inonok ake, niindim ataasishore aaku nai enoshi kata enyamali nimir, ore a ore ntoiwuo naata nkera e sukuul neeku ninje emiraki. Ore eetai nkulie shughulini, naa ninje emiraki, ore naa nai piifuga siinje nkumok kore nai biasharani neeku iyie inyang' epuno ainyang'u tenkang' ino a iata naa iyie ntare e tipat, nifugaka koon pee ienteleza iyie.

Ore entoki nanu tenadol ena siai naa njere ore ena naa nkired nagirai aisafirisha elelek a nkuapi nalakua eyaitai ashu ee wuoi netaana. Neeku egirai nye aen teng'ari aen aitobira naa pee midim atusulari niumia naa egirai aisafirisha amu elelek egirai aisafirisha wojitin neelakua. Neeku enkoitoi ena nabo naa itodolu enikoni tenisafirishai a nkishu, nisulaki a ena kiteng' naitodolu ajo enkired a enkiteng' e kule pee miumia naa ninye nidim ayanyit nebaya naake ewoi negira abaya aa sidai itu iumia. Nitodolu naa ajo enkoitoi ena nalelek, indim aisafirishaye nye ing'ira aitumia eng'ari. we ne egira aitodolu enikoni teneeni pee mesulari ake tina gari niumia pee etum atabai te seriani.

Ore embate naitiship tena siai naa nchere ore tena kulima a ena siai enkiremisho airemisho, nidol naa ore ele ele airemoni neeta nye tolchamba lenye a irkeek lormatunda, kidim neeku ena siai a mixed farming enaa atuno endaa nitoki sii aun irkeek lormatunda tiatua olchamba lenye, metaa ore inidip atekesu ninye endaa natuuno nye tolchamba lenye, eton ake siinje etii lelo keek a lormatunda egira ake abulu tolchamba lenye nelotu ake eendu ake enkata siinje nakesuni siinje enkisambuare nakesuni siinje lelo matunda lo lelo keek lotuuno tiatua olchamba lenye. Itodolu ena enkoitoi naikoni teniremishoi aa indim airemo endaa nintoki ake apik siinje irkeek atua ilchambai, elelek a agroforestry egira ninye ele airemoni aipractice tiatua ele shamba lenye.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa elelek a irkituak kulo logirai aiteng'en, nitodolu ake ore kulo kituak elelek a ile nkampuni fulani, neeku nje egirai aitodolu ajo ore ena naata ninje mbukui o nkalamuni, itodolu ajo kegirai ninje aiteng'en kuhusu entoki fulani. Neeku igira nje ai note nena tokitin naagira aisom, neeku igerito too nena bukui naata, egirai naa ninje aiteng'en igerito nena bukui naata piitoki naake aapuo aing'uraa ashu apuo ai refer nena tokitin naiteng'enaki, nitodolu enaa note taking egirai naake aiteng'en egira aisum ake kuhusu entoki fulani nagirai aiteng'en ninje tine wueji.

Ore enikunari ena siai te murua ang' naa kitodolu ena ajo kegira aitubulu kuna aitubulu tiatua greenhouse, aa keng'asi apik lelo puyai le greenhouse ore peidipi, neiremi naake atua ina greehouse, nitokini aitubulu a kuna aitubulu tiatua ina greenhouse naa idipaki airemo ilo shamba, nepiki a drips kuna naapik enkare a cross nena paipi, nitokini naa anakata idipaki ore piidipi aitubulu ina peku, neponui nye aun ina peku to ntonat o nena paipi nena drips. Nepiki naake a mbolea fertilizer arashu embolea neeku nitubulu nai kuna aitubulu naa tenkoitoi nemeeta naa kuna tokitin naijo iria tiatua ina geenhouse. Neeku ake itodolu ajo atua greenhouse etii pae epiki taa aa ing'oso tinidip atoosh ninje nkaitubulu ntapuka, we maua, nepiki irgoso aen piilep ninje, naake itayuni aa irmatunda sidan tene, safi naa mitoki akur ninje enkop, neeku sidan tenitubuluni tiatua greenhouse.

Ore entoki naidim aaku egira aasa tene naa itodolu ena ajo idim neeku enkopis e nkamuni fulani, enkopis ake yeyote, nitodolu ene wueji aa ewueji ake e reception ewoi neng'amunyieki iltung'anak eton itu iriwari ewueji neyeu duo enkopis nayeu. Itodolu ene a reception, ewuoi niking'asi aang'amu ninjooyo ntokitin inonok nekiusu iyie a details. Paake kitumi taa airiwai enchoto enkopisi duo niyiu nilo osapuk duo osapuk duo lina opisi liyeu nilo aduare paa ine wue taa nye kiriwari aa neking'asi king'asi aikilikuanishore pee kitumi naa airiwai aa ina opisi duo niyeu niyeu nilo aduare ilo kitok.

Ore paa enetipat ena bae tenkop aang' naa, keitodolu Kuna anaa seedlings aa empeko naidipaki aitubulu. Elelek peaku embeku oo mbuka, ashu naake enenkai daa , eidipaki aitubulu too nurserini etaa naa ninye peaku ready peepuoi naa apik enkop aaa olchamba lindipa airemo. Neaku keitodolu ena ajo empeku naidipa aitubulu neaku etaa peepuoi naa ai transplant arashu aapik olchamba, nilo apik olchamba lino lindipa airemo nitum ninye aireisa ing'as apik intokitin naijo embolea, niimpalilia pee etum naa ena peko ino aewuo ataa endaa tenkata naishaa. Ore pew esieku ninye ena peko naa indim ataa endaa duo nawuonuni aanya tiang' ashu endaa nituuno tolchamba peaku ene biashara eidim oltung'ani aitaasa ena ajo pewuoi naa.

ore entokinaitiship tena pisha naa kitodolu ormare ele obo. entomononi olee lenye ,onkera enyenak. naa ore tena pisha kitodolu ormarei ele loshipa otii naa amani. kitodolu aa ormarei naa sidai otubulua tenkoitoi enchipai aa etii naa peace tilo marei , nitodolu naa ajo ormarei ele oshipa ninche tena pisha.

Ore eng'eno arashu mbaa niyeu piiyas ena siai naake eyau oltung'ani ariya aaku kore eton itu isafirisha ele ola lekinjooki ning'as ai note aaku kolola lobaa esiana nabaa kinjooki pee isafirisha naa iwoji iwuejitin ewuei niita we nkolong' niiwa we siana o kulo olan ling'ira nje aisafirisha aya ewoi nikiriwayioki. Ore pii ore enkae toki niyeu niyolou naa njere kore piindip aitabai kiyeuni nia kifaa ping'as ayolou details ine wueji ning'ira aya lomon oipirta naa ine wueji niita. Ore piindip aitabai ni record naa esiana o lolan lindipa aitabai o we siana ololan lintawuo duo te wueji nintayunye niyolou ajo kebaa lindipa aitabai ine wueji eton itu ilo aitadou ning'en sininje lelo olan lekinjooki pee isafirisha nene wojitin tofauti nekinjooki piiya.

Ore nagira aidim metaa egira aasa tene, naa eidim ore ale naa olduka le safaricom ,olduka ale safaricom niindim naa atipika ninche ropiyani inonok, nindim aiwithdrowo ashu aideposit iropiyiani inono teilo duka aaku te nkoitoi empesa, neitadolu ajo ore ale naa olduka ale le mpesa aankajijik esafaricom, neaku olduka ale liindim ashomo nindiposit ropiyiani inono apik esimu ino te nkoitoi naake esimu olain ashuu line withdrawal aitayu ropiyiani to olain naake iye igira aitumiyan esimu ino, egira ninye ake aitodolu oltungani naa keloto ninye apik ropiyiani enyena arashu keloto aitayu te simu.

Ore eninko tenisum oltungani peyiolou ena siai , eninko naake pielezea oltungani akiti amu ore ena naa printer ,indim naake atooshie ntokitin naijo enkipande, inkadasini toonkopisini . niaku indim naa nielezea oltungani eniko pi place ina toki naijo enkipande , weni press aa ewuei nironyrony petum naa atupuku enchoto nabo . Aa teninkitau mfano enkipande eniko peepuku , pengas aitayu enchoto nabo enkipande , nitoki aibelekenya aitayu enkae shoto enkipande.

Ore eng'eno niyei peyie iyas ena siaai naa kenare piyas ena siaai angas aitamok osesen adumu nena tokitin nairoshi, ore eton eitu idumu nena tokitin nairoshi kenare piing'as aas engae mazoezi eton nkuile aina e mazoezi eton ilotu naa ltungani aas nena naagolie adumu naa nena tokitin nairoshi, neaku kenare pingaas aitamok sesen ntokitin naalelek o amazoezi taake kake enkae toki emazoezi nalelek eton ilotu naa aas nkule mazoezi nagolie enaa ana nadumuni ntokitin nairoshi, amu tenisioki aiweng'ie nena niroshi naa elelek kisioki ninye aiumisa, naaku enkoitoi taa enkariano naa inia nilo aiterunye niindim aiterunye ena siai etu iarr' naa aumisa osesen, ingasu te mokosi aas nena naalelek, ore taa piindip atomoo naa inakata ta interu ltungani aas kuna kutii naagoli adumu nena tokitin nairoshi.

Ore paanyorr ena baye naa inchere elelek irik ormarei lino ine wejitin naake netii enkare ss swimming pool nipopo ninche aashipa ormarei lino irai'arra inaare aituko, elelek aa ore neshi nkata naa keirowua oldama tenilo aitaas anaare, ajing' anaare naa keitiring'a osesen, nikirikino intokitin kumok eimu naake ena siaai nidol eitiship osesen lino, elelek aaiye openy arashu iye ormarei lino, ore piilo aarr anaare naa ekirikino ntokitin kumok neirefresh naake akili ino ina biotisho sii amu ore naa enkare naaa enkishu naake sii ninye naaku kenyorr sii ninye osesen tinilo aarr naa ninye inaare aiguranie inaare intuko naake nijienjoy naake atii atua inaare.

Ore enaiko peyie aisum oltung'ani peyiolou enasiai, naa njere, kaing'asa aelezea materials um ntokiting nai tumika, ina shetare pitum ainua intoki petiu nejia. Idim nintumia dung'ot orpirai, enaa oltoki orpira otudung'oki enaa oltanki, te mfano, nipik nejia round, ashu intumia olmanila polythene sheet, oloshi puya orok oi tumika tenchetare, lopiki ground enoshi kata egirai ai raise te foundation, niipik taa nejia around, niing'asa ailepunye nejia level edukuya, nipik ake around paipik enteit nintushul empolea, nipik eniare nintushul nipik enterit ailepunye. Nintushul enterit empolea, niinua taake nejia ometabai size naake, ewoi duo nibaya duo niyieu nibaya tenkadori. Pa ore taa piidip ataasa nejia, nintoki taa tanakata apik empuku ino niyieu duo nipik, ah nkaitubulu naidipa atubulu te nasari, niun taa tine niendelea aaku gira ake abukoki enkare, nepuo ninche nena aitubulu inonok aas esidai, ah tinewueji naa.

Ore entoki naidim naa egira aasa tene naa inchere ltunganak ogira atii elelek naa research easita kuhusu ina kiremore naaku egira aikilikwanushore ale tungani ale airemoni netaasa apa ninye, neiterunye apa anya ale lshamba lenye maitaji niyeu piinteru ena biashara ino oana kiremore ino, aiteru eton naa ireem wou tipika endaa ontokitin naiimaye ninye ale tungani aa nchidai ninye naimaiye egira aas ana siaai enkiremore, naaku ltungana kulo loogira aas research elelek peeyiolou naa eneikunari ena siai, ina siaai naa enkiremore egira naake aikilikwanushore ashu aiswali ale airemoni ogira naake aielesea neikunari naa peitubulu kuna aitubulu enyena to lchamba

Ore naa pamanyorr ena baye naa inchere ore kuna aitubulu naa ebulu naake te weji nimpreservie enkare naa etorrono naa amu elelek naa keichafua enkare naa ore anaare naa keata duo matumizi enyena, elelek sii olchamba, elelek aa ioreserva peok masaa inono arashu piiremishore, arashu dei ninye peoki, neaku ore naa kuna aitubulu tenepo aabulu teine weji ena aare naa keichafua naa inaaare eidamage naaku naa meitumika inaare te nkoitoi naifaa, naa keeta naa si kuna aitubulu sidano enye amu ore kuna aitubulu eeta sininye sidano enyee amu elelek aa fungi kuna natuunoki na ore some ore nkumoii enyee elelek etuunoki etubulutwa naa keata sii ninye matumizi enye amu keidim naaku irkeek aa herbal kulo loitobirieki lkule irkiek looki teee sipitalini, keidim neaku aa fungi naabulu sii ninche te enkare, neaku keata ninche esidano neata entorroni enye nelotu anaa eniinko sii iyie oiintumiya omatumisi enye teiye.

ore embaye naaku kegira aasa tene naa kidim neeku uh, ilaitashekinok kulo liarusi ashua nkaranyak negira aitodolu tene egira ninche awosh osirua lowoshito egira aitodolu egira ninche aiburudika neeta enchipai tilo sirua naake lotii idim neeku aor panell elelek aa arusi itashekitio ashu idim eeku neeku inkaranyak neeku choir egira naake ninche aiburudisha iltung'anak ashu aitiship kulo aing'urak logira ninche aing'orr naake tilo sirua lotii neeku kegira aitodolu enkoitoi nagira aitiship lelo tung'anak logira aing'orr egira naa aiburudisha ina umati olelo tung'anak logira aing'orr.

ore entoki naidim ataa kegira aasa naa nchere irmatunda kulo loikomaante tolchani neku ketado, ketusulunye aosh ninche enkop arashu kitayioki ninche . Eikesuaki naa ninche tolchamba na tilo shani lormatunda , indim neaku peepuo amir ninche ashu pengas aituku ninche naake atimir ashu inosi . Niaku ore entoki nadolta tene naa ormatunda loidipaki toorkiek lenche

Ore pee enetipat ena baye te murua ang' naa idim neeku kulo aa irkurt. Ore nai kulo aa irkut idim nemenaa iltung'anak tenkumoi ejo kolchafu, kake ore tenkai oitoi na baishara olikai tung'ani ina aake idim neeku endaa oltung'anak ina too nkulie abilaritin oltung'anak aake enyai lelo kurt, niindim sii aitotiyie mali inonok naijo nkukui a lelo kurt. Neeku endaa toltung'ani lelo kurt neeku sii endaa aitoki lelo kur too masaa naijo nkukui. Neeku sii aitoki ore lelo kurt bado naa biashara oltung'ani lelo kurt.

ore maana ena kipirta toonkiasin ekila enkolong' naa nchere. ore kulo naa irmosor keidim aa irmosor loo imotonyi, too nkoitoi naa paasha oo nkukui, neaku imbatai neaku kore kulo keidim ore kulo mosor naa ninche eitumia iasie biashara ino aaku ore lelo loo nkukui aa motonyi. ore lelo mosor lenye nimirninche neidim ina neaku biashara ino neidim sii aku ore lelo mosor naa endaa aa keidim nenyae kenkang' ino kake mee te nkumoi . nintoki sii aaku imirta. indim nipiki inkukui te nkumoi nimir leleo . ore kila enkolong nintayu lelo mosor ore lelo mosor lintayio too nkajijik oo nkukui aa nena moyonyi nitipika. ayau embata enkuku enkeresure, nimir leleo mosor niasie inkulie shugulini too nena ropiyiani nitumie tinindip atimira kulo mosor niasie inkulie shughulini neaku iasie biashara naa endaa sii too nkulie ang'itie.

Ore enikunari ena siai temurrua ang naa ore kuna naa kitodolu aa mali natipikaki aa nne farm nkishu empeku , naatipikaki peeku ine mpeku niaku kepuo ainyiangu aa tolchamba loltungani naake oitayio olchamba lenye te design aa kitayio ninye peepik nena mali aa nkishu empeku, ni supply naake aakukemir

Ore eniko pee iinyial intifini enkidolata naa kelelekaa signal aa aerial nigusieki naa ninye aerial naa tiniminie naa kelelek iminie ina TV enkingorata neeku aikoroga, elelek sii etamorua, enkae version apa.

ore enikoni tenitobiri ena siai kitodolu aa esiai enkiremore ena nitodolu naa ore ele, ele airemoni nishoo kuna aitubulu enyenak intokitin pookin nayieu elelek uh, empoleya nelelek iremoki nelelek epik irkeek pitapash intokitin naijo irkurt omoyiaritin naitodolu naa ipang'u naa endaa safi enaata biotoisho tilo shamba nekesu naa ninnye endaa naata biotisho tilo shamba lenye endaa safi naa ore naa ina daa elelek inosi nelelek sii intumia amirr neeku egira aitodolu aa ore ena daa enaa ena daa naibung'ita ele lee naa kitodolu ajo itubuluaki tenkoitoi ebiotisho naa netonyua ele lee petum naa ena daa tenkoitoi naata ena daa enye uh, kuna aitubulu enyenak tenkoitoi naata biotisho naa safi.

Ore ena naa factory, egira naake kulo agira aiprocess kulo matunda, elee kegirai naa ninche aipakeg anake aipaak peetumi naa elelek aa kegirai aisafirisha, elelek epiki ntekei, melii, neisafirishai aaya nkuapi eboo, neeku keitodolu naa aa factory ena nagira naa aipakeg nena tokitin peetumi naake aisafirisha eimunyeki naa, eisafirishai naake ninche eitumiyiai nkoitoi napaasha aa ntekei arashu melii neeku peetumi aatanap teleleki nena kuapi peetumi naake aatimirr.

Ore enikoni peitobiri ena siai naa ,idim neaku olairemoni ele oitayio ndaikin enyenak te mukunta. Aa tenkata naishiaakino Eton itu eku ,aku zaidi tolchamba pe ia avoid naake aeoza Nena Daikin naa tolchambai lenye. Niaku egira aipak ninche naa tontreni . Elelek aa kejo naa petum ake ninye atimira Ina daa enye.

ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa nchere iltung'anak kulo ogirae naa ake aitengen, etii naake ninche ee hall enkaji naa nagirae aitengen, elelek pee etii nichee confrence, egirae naa ake aiteng'en ore entoki nalotu indamunot naa ilung'anak oogirae aeteng'en kuhusu entoki fulani neaku etii naake ninche inewuji aasoto. egirae naake aitengen ninche kuhusu intokiting fulani

Ore naake entoki naidim aaku kegira aasa tene ,nelelek aa ore ele tungani ,ketejo naake ajing ninye app ashu enkae toki naake naitumia tiatua esimu enye arashu laptop. Neeku naa inye meetaa naa ke internet. Elelek aa ore Ina internet neeku ,aa data bundles arashu ikonect ninye te wifi. neeku kegira naa aaku aitodolu Ajo me access ninye inatoki.

Ore mapendeleo arashu enkitobirata nayieu nadol tena siai naa ore ena naa iltunganak le emirata oo nkasetini. Naa ore naa ake kuna asetini eyau naa ake taarifa kuhusu ntokitin nagira aasa tolosho lang le Kenya arashu nkulie kwapi ake . Niaku news ninye naitosha Ina aseti

Ore peibelekenye ena bae oleng tenkop aang, naa ena naa naewuo technology neauku mekute eingor ltunganak arashu eas anaa amu keeta naa ltunganak entoki naji smartphone neaku ingur ake news nagira aasa e ningur taake nkasetini neaku ore ena na inakata naapa ena nemaati nona tokitin naji simui naji smartphone indim oltungani aiccesor naake adolie ntokitin nagira aasa tenkop .Neaku ina peibelekenye naleng ena bae tenkop aang amu ataa naa keeta ltunganak isimui neaku kedol ake entoki nagira aasa itumia nona simui, neaku naa mee meeta aja napuoi ainyangunye nona asetini aingur nagira aasa tenkop.

ore naake esidano eshoruetisho tesiai naa ore naake shoruetisho tesiai naake kitelelek esiai naake amu keleleku esiai tenimbung'ang'a naa irara ilchoreta nisaidianana arashu areto tina siai naa ore naake tenimbung'ang'a niyauwu ideas uh, induat tofauti ten napaasha, napashipasha tesiai tenimbung'ieng'ie nena duat tina siai niyasitata naa keleku naake niyasiyasa teleleki naa amu iyautua naake nimbung'ieng'ie inaduo duat inyi nisheyaya ideas anduat niyasiyasa enaduo siai teleleki niaku ore shoruetisho tesiai naa keeta maana oleng amu ireteto nesioki naaa enaduo siai aishunye amu iyasiyasa teleleki naa oh, asioki amu kisheyaya nana duat napashipasha naata iltung'anak.

Ore nai mapendeleo nayieu nadol tenasiai naa sidai nae eneata naa mashinini ositima peitum naa aitobiraa mali onona kishu arashu ntare endaa neaku enamashini ake itobirakinyeki endaa adungdungoki ,kesidai nai enaitumia ositima naa netumi na atipik nona wuejitin ositima ore lolo naake opikita nona mali ashu naake kunda kulie netum nai kunamshinini enkumoi naitumia duo ositima, peepikakini nai ositima lolo lemeeta na nakata naa naa iendeleza ake sinche inasiai enye.

Ore eneiko peibelekenya ena bae toonkolong'i, kepuonu nkolong'i aaku, kelotu technology naunishoreki aa Technology eunishoreki naijo naa hydroponic naa meeta haja piun endaa ino tenkop, kelotu neeku indim niun endaa ino tenkaji, naa ipik enkaji nepiki enkare nebulu endaa ino tenkoitoi naa eitu eitumia enterit, mee tenkop ituuno, tenkare ebulu endaa ino naa enkoitoi ina e Technology aa nabo ina naji ina naa naji anaa noo hydroponic, neeku meeta haja piun endaa ino tenkop, naa ore ina naa enkoitoi nabo napukunye endaa safi naata biotisho, naa kelelek naa amu mintoki, mintoki aata ngolikinot naijo nemoyian, kuna doi naarasaki endaa ino. Neeku enkoitoi ina nabo naiko peibelekenya ena siai enkiremore olchambai toonkolong'i naapuonu tenkarake naa ena Technology nagira sii ninche aapuo egira aapuonu.

Ore eninko piisum oltung'ani peeyolou ena siai naa kenare pee eyolou oltung'ani ena siai e njetare, itumia naake aa nkaek enyenak aa irkikmojik. Neyolo naa ake ee keeta naa nena skills e ejetare neeta sii entoki naa passion naasie ina siai, neyolo sii atesheta iltung'anak, aa to nkoitoi napaasha aa staili napaashipaasha. Neeku enare piita oltung'ani eng'eno a ujuzi eton itu ias ena siai e njetare.

Ore petalama elelero orkerreti lenye liapa naa mambo naa e digital naetuo tenkumoki naitumia naake elelero naa asie isiaitin enye kumok tosimui nerikino naaketosimui uh, naake elelek iyas inkulie isumaki intae tesukul neeku imbaa enkisuma nayau ena perikino elelero uh, ele kerreti lenye nelelek mikure eiteng'en intoiwuo uh elelero kuhusu naake orkerreti lenye amu elelek metumo ninche metum nafasi naponu aiteng'en amu kelelek etii inkera isukulini netii intoiwuo isiaitin neeku kegol ninche eponu atumo neeku naaina petalama olelero orkerreti lenye.

Ore sababu peyie anyor enabae, naa esiai ena eunore, ah keji ninche kuna aitubulu ah mins akitumika ninche, tonkoitoii napashipasha. Na ki earn si ore tolairemok, na ki earn iropiyiani enaa income, tenkoitoi emirare ekuna aitubulu, akeji mins. Idim ninche ni tumika tonkoitoii napaasha. Idim ai tumika teyiarare, na idim nintobirie inkiri, enoshi kata idipa ateyierisho nipik ah mins ,pi work enaa apps. Nitoki si aku ore nye ena, kitobirieki ntokiting' naijo ilkolgeti, tofaktorini, nitobirieki ntokiting' naijo naing'urria. Neeku esiai sidai ena, ake antii ketum ilairemok lokuna tokiting lokuna aitubulu, iropiyiani. Ah entoki ena naa kidim nemiri tonkwapi eboo, otowuejiting' nepashipasha, neeku enkoitoi nabo ina naidim ilairemok lokuna aitubulu anotie ropiyaiani.

Ore peyie anyorr ena bae ,ee ore ena bae naa kitodolu orkereti lina abila olelo tunganak. Elelek aa irkokoyo ,ee orkereti lenye ilo elelek aa osirua le arusi ,arashu likae sirua ake lenye .niaku egira ninche aitodolu enikunaa orkereti lenye ombaa naa e utamaduni tina kutuk enye . Niaku egira naa aitodolu enyorata , enyorata duo Yani enaikunaa ninche orkereti lenye.

ore paa enetipat pee ias ena bae, naa nchere, ore ena naa enkiremore oonkitunkuuni, ore kuna kitunguni naa kitodolu ajo eidipaki aatekesu toolchampai. naa ki ready naa kuna kitynkuuni pee epuoi aamir toosokonini. ore naa olairemoni lena daa kidim ninye neeku keya sokonini, ashu epuonunui ainyiang'u tolchampa lenye. kitodolu ninye ina ajo enkoitoi nabo nidim aijiajiri oltungani te siai ino, ilo ake tesiai ino olchampa. aaku iremisho, nimir naa ena daa ino olchampa niasie kulie shughulini nee ku ore ena bae naa ene tipat tolairemoni ashu toolairemok. nchere ajo itum iropiyiani ashu eimu naake ena siai, nitodolu naake ajo esiai nidim oltungani aijiajiria.

ore eninkopeyie isum oltungani peyie eyiolou ena siai naa nchere ingas ajoki nkoitoi nayieunou pee ,pindimatipika kuna drip ele shamba. nishaakino sii pengas ayiolu ajo kenare peeta enkare naa naidim naake aitosha olchamba. nitoki sii ayiolou enaiko pi set kuna drip tolchamba ,teni regulate enkare naa mindim ainyiala irpaipini.

ore enkae duata napaashari naipirta ena bae naa nchere, idim naa nintobiru enkima intumia naa issoitok ashetu ake enkima, naata eudoto nabo. paa intobiru lelo soitok teshumata teine .teshumata ewueji neitelekinyeki inamoti, ore pee intobiru nai ailepunye tosoit arashu, akemuri. neeku egumoto nabo ake eeta naisurukinyeki kulo keek. naa enkoitoi naa nabo. naa mitoki naa ena kima anya aa irkeek kumok. kiko, keeku ore ina kima mitoki aaku keya irkeek kumok, kake kitoku sii ninye edaa telelki oo asioki. kake tegumoto nabo ake epiki irkeek. naa kitodolu ina ajo enkoitoi nabo nai preserve lelo keek pee mitoki aishu tesiokinoto naa enkoitoi sii ina nalelek, tenemuri ina kima ashu te sargama, nemuri ailepunye, nepiki irkeek oinoki.

ore ingolikinot enkitubulata onkera tolosho le kenya naa ketii ingolikinot napaasha kidim neeku ore ena kerai elelek eini inkera kulie neye intoiwuo enye neeku naa, inepu inkulie uh, single parents nelelek ake kulie meeta intoiwuo neeku kebulu ninche tongolikinot amu meeta naa intoiwuo nailea niche nitubulu tolkerreti arashua ninye nisho endaa ewueji nirrag neeku inepu nkulie etaa inchokorani tenkarake nabo ontokitin ina ore eniare inepu aa ore inkulie kera kitubulu intoiwuo enye tolkerreti lemenare arashua tenkoitoi napaashari uh, enkoitoi chafu aa inepu aore intoiwuo enye elek aa kemera mpapa lenye nemera ng'otonye neeku kebulu ake ena kerai tewueji, te environment nemesidai neeku kebulu ake ina kerai ailo kerreti ake sinye esujita lontoiwuo enyenak naa, laa mesidai amu kelotu naa ake sininye aaku keitumia nena tokitin pookin, inepu aa ore inkulie kera naa kitubuluni naa tolmarei limidimu aate uh ilaisinak neeku ingolikinot nena naimaa inkera ebulu.

Ore eninko peintobir ena na nchere ,ingoru naa aimoti ashu ingoru nipike enkare emoti nintoki taa aisho ningoru enkalem napi oleng, ore peingoru enkalem napi oleng nidung neaku ore taata nkwasheni ailokolai leboo aa inatoki nagira ai cover ninye teina bae nimireu oleng aa tengolon, keaku naa ingira aot enkwashe oleng, ore peindip ataasa nejia neaku ingil agwetu kuna wuejitin torok nkuiti naijo nkuti onyek tenkwashe ingira agwata, na ore taa tenkwashe naitoki naa aitadoki enaduo aare nitipa embeshen e moti.

ore entoki naidim aaku kegira aasa tene kidim neeku mechanic ele looltukituki, aa laitobirak taa loogarin. neeku eyaua ele lee ninye oltukutuk lenye, mitobirakini eeta naake shida naata. arashu naake entair eetuoki aitobiraki pressure etaa entair flat alo te pressure. neeku elelek hewa taa eetuoki apikaki entair. ashu eeta oltukutuk ake enkiti shida naata. neeku ninye eeka ninye ele fundi loogarin ashu looltukituki, aa mechanic meitobiraki. neku ore naa enagira aasa tene naa esiai ool mechanic ninye nagira aasa tene wueji.

Ore entoki nalotu edamunoto tenadol enaa na nchere, kitodolu enkoitoi aa orketeti ele loitayutuo naa inkauntini ee Nairobi pesuji arashu teniyas esiai ino, elelek etaa entoki niyou ninyang'u, neeku kitodolu ake enkoitoi nisoiki alakie Ormzigo likiyakaki, arashu tesiyau ninye ino, enkoitoi ena nikilakinyeki arashu te service, service ake nikitasakaki niyou nilak idim neeku ilakie ninye through ena toki naitayutuo ninche ena kaunti ee Nairobi. Then teniyou niyolou kuhusu naa ninye ina toki naa elare na ijing' naake ina toki naitodulutua aa link, pitum atayolou kuhusu naa nkoitoi nisuj igira alak nena ropiani inonok teina siai nikintasaki te service nikintasaki.

Ore enaidim ataa kegira aasa . Ore ene naa kidim ataa iltunganak logira aisafiri , elelek epoito inkador . Niaku elelek kidim niaku ormakanga ele arashu ormakangai ogira naake aitalaku aa nauli olelo tunganak, ashu abiria lonapita . Neeku kidim neaku egirae aelezea eniko tenelak ,ashu ewuei noriwaaa nena iropiyian enye eimu esimu.

Ore pee enetipat ena bae temurua naa nchere orkereti naa ngejuk ele oitaituo sirkali aa lembaare . Niaku ore ,niaku isevaki ake kewon iropiyian ore tenebau enkata lembaare enkata nitamoyia ,tenemwoyu oltungani nindim naake ashomo aitumia.

Ore entoki nalotu ndamunot tenadol ena naa nchere, keitodolu iltung'anak lemidia, elelek aa loontiifini arashu looredioi. Kepuo ilkulie aapuo aadumu naake taarifa, nelelek epuonu aishoru tenkotoi nemeduo enatiu anaa enatudumutua, arashu anaa enatiu. Nepuonu aitodolu tenkoitoi elejare, neeku tenidol ena Fake News, keitodolu entoki nemesipa naitodoluaki toontiiifini arashua toosimui arashu etolimuoki ake tooradio neeku, kepuo naake aadumu, kepuo aadumu ntaarifani nemesipa arashu itoki ninche aapuonu oopeny aaliki iltung'anak intokitin naa nemesipa aa ntokitin neitu eji nepuonu ninche oopeny aitobiraki ate neeku keitodoluni naa anaa Fake News aa ntokitin nemesipa.

ore pee enetipat piyas ena baye itodolu uh, eunore normatunda neeku kitodolu kulo matunda etuunoki ninche apa tenkata naishiakino neeku etubulutua etaa enkata naa kegirae ninche akesu, akes lelo keek lolelo matunda nemiri naakeya lelo matunda ashu inosi tolmarei arashu imirr oltung'ani tosokonini tenidimayu duo elelek iyata irkeek kumok naikiponunui ake ainyiang tolchamba lino arashu intai iyie uh, ira naa olairemoni nilo amirr toosokonini neeku kitodolu, kitodolu naakeafaidan naata ninche eunoto okulo ma.

ore entoki nalotu endamunoto tenidol ena naa nchere, keitodolu enkoitoi, olkerreti losuji pee iing'orr iropiyiani inonok. Enkoitoi ningo peimanej iropiyiani inonok, aa keitodolu aah eningo peimanej iropiyiniani inonok, ekeitodolu eningunaa peitum income, ininguna piintijing'ua nena ropiyiani, olaisilenok lisileno oninguna piintumia tenkang' ino ashua toontokitin expenses opa nintumia toonena ropiyiani inonok wesiana ooropiyiani naa tenakata niyata tenkata naishiakino. Keitodolu enkoitoi ena, olkerreti losuji pee intumiyia nena ropiyiani inonok.

Ore entoki naidim ataa kegira aasa tene naa nchere ilairemok kulo loo nchambai sapukin aa large scale toolchambai le majani . Neku kegira aitodolu ,a kegira akes aa Kuna majanini tolchambai , peetum naake nche atimiraki Kuna faktorini nai process Ina majani. Niaku egira ninche aitayu Nena majanini tolchambai amu etabawua enkata naa nagira nche akesu tolchambai. Niaku kegira aitodolu orekie logira asuj. tenei

Ore entoki nadamu tenadol ena siai. Naa kitodolu ajo esiaai e poultry keeping aa enkoitoi naa napiki imotonyi . Neaku taa ninche inturkuluoni ,inturkuluoni Kuna, idim niaku inoltungani ashuaa ine sirkali. Neeku kegira aitodolu orkereti loifugayieki